Ore esidano teniaku obo lormembai lolturur na keaku keya ninye ororei aliki irkulie pookin bae natejoki neutaki neliki ajoki nji taatoi etojokitene neliki ajo keeta entoki nayieuni na ninye ishori nona tokitin neaku nejia taa ikunakino.

Oore enitumiata emashini tolchambai naa keiteleelk esiai amuu kesioki iina siai asioyo, amuu tenaa oltractor neiremieki enkop, naa kesioki sioki esiai.

Olchani ele opiki, olchani ele opiki, olchamba inakata pearr ing'wesin neeku ninye ilo, ee kepiki olchamba ele shani pearr ing'wesin.